Tuguk che mile bik en ireyu ko bik oeng che miten en pichaini, pichu ko chito angenge ko kotobot ko chito aenge kogotelel, chito nekotobot ko nekanam simoit inendet netobenii netelelii. Pichu koboruu kelee miten kit negere en simoit, chito negoibur ko toguu koboiboiechin kit negere en simoit ko chito negotelel koboru komoboiboee kit negere en simoit, pichu koraa koboru kolee kabach ichek omitwokik asikopit koger kit netesetai en simoit ago pichu komiten en kot nekararan kot missing ako icheket koiboru kele icheget ko bik chebo ngweny

Agoigoe amin bandek ak chemokikosor amun minset ab bandek ak chemokikosor koibe kotoldoleywek chemachanga ako koraa moibe imbaren ne oo. Minset nebo bandek ak chemokikosor kobo komonut amun nyorunen chemokikosor kimnotet amun tienge bandek yon kokoechegitun asikopit konyor assista

inoker boisioni kobwotwon igorto nebo kotunisiet en ireyu akere sandet ak mureret che kotunishet ak en yoton koraa okere bik chekabwaa asikopit kobooryochi igortap kotunishet. En yoton ogere chi ne oo ne telelii en tait ab mureret ak sandet ogere ole inendet ne gonuu pongonutik che tesetai en igor iton bo kotunishet. En yuu koraa ogere boyon nekanam kit ne kingololen ako tindo saruriet en eunyin nebo katam, ak en yoton koraa ogere boishek che koburyo en elenekityin ak sandet nebo kotunishet

Boishet ab muswognotet en serikalit kokigotoret konyumnyum boishet en oritnwek chechang, oret ne taa nekikotoret konyumnyum boishet ii ko boishonik chebo komonut chebo serikali che mokiygee mengikik ab emet koimuch konyorchigee muswongnotet ab kasarii. Kigonyumnyum koraa muswongnotet ab kasarii boishonik ana libanet nebo boishonik chebo serikali en chokyinet mako makat en mengikik kobaa loindo neloo asikopit koyaa lipanet nebo boishinik chebo serikali ako makat kityo kolipan en olemiten koboishen muswongnotet

Boishoni boo Ketetab boskilishek kobokomonut kot mising amuun nyoru nabaas biik cheyobu komoswek cheterter asii kosindang'e en muchesoni ak biik cheyobu korotinwek cheterter, karan boishoni ak kenyorunen kelchin olon kokisindonikee chebo rabishek.

Boishoni bo kayumet ab siratik kobo komonut amun toretii kotilil oldo akopit koisto siratik che kikorurukok en komoswek che terter en emet, boishoni kobo komonut amun ibuu konyo koristo netilil ako nekararan akotoretii koraa kobos mioniwek ana komalolo kalyakik en eletam kiyumchin siratichu

En ireyu komiten lokok ii chemiten ketesiyet nebo somanet, logochu koboruu kotesen taa somanenywan icheget amun ogere en ile koburto icheget kotogu kele pongonotin, en yoton koraa kotogu kelee tindo ichek konetindenywan ne arorchin ele yoche ketebto, en ireyu ogere ole miten mezoziek chekesirsien chekakipangan en batet nebo ketesyo niton bo somanet

En koret ne omiten komiten kotoldoleywek che terter che boishen temik en minset ab tugug che uu ngwek koboishen mengikik kotoldoleywek chon kinyoru en gaa kotoldoleywek chebo tugaa ana ko negoo, yon kiminee tugug che uu bandek komokyikgee temik kotoldoleywek che kyolee anan ko en minset nebo tugug che uu byasinik komokyigee temik kotoldoleywek che kyolee koraa

En ireyu ogere bik che koirurukok en hemait, bichu koboruu ko bik chebo ketesyet nebo konyoeset ogere icheget ole ko kalach maskishek en tokochikywak ako kachul icheget eunekyak ne iboruu kelee miten boishet ne tesentai kosibi icheget

Boishoni bo biret ab beek ko boishet ne korom kot missing ak yon kinetee chito ne touu komokyigee konai ole nyoluu kiburto en biret ab beek. Yoche en chito ne tou kobire beek ii kinet ole nyoluu kolisto en beek asikopit komochut beek serunek. Magat koraa en chito nebiree beek netaa kogere kolee miten en elemie asikopit koma umian ana komaumisan tugug chemiten en beek

Kiin oyoee boishoni netaa kokimakat ong'en nabaas chekichesoni en kiwanjet ak yeityo anai olee yekakenam mbiret kikochin ng'oo ak makaat kechesan mbiret en saiit ainon kisibii tetutikab chito neororuu elekibirto mbiret.